Maũndũ mamwe marĩa matũmĩte mũgũnda wakwa ũkorwo ũtarĩ na magetha maingĩ nĩ; ũhũthĩri wa bataraitha wa kuuma nduka-inĩ, na ningĩ mũhandĩre wa mũthemba ũmwe wa mĩmera. Na nĩgetha kũgirĩrĩria ũndũ ũyũ rĩngĩ, nĩ ndũĩte itũa rĩa kũhũthĩra bataraĩtha wa kĩũndũĩre ũrĩa umaga kũrĩ mahiũ, kana bataraĩtha wa gwĩthondekera. O na ningĩ ngatũa itũa rĩa kũgarũrĩra mĩmera, o kĩmera o kĩmera ngahanda mĩmera ĩtiganĩte na nĩgetha tĩĩri wakwa ũtũĩke wa kwagĩrĩra.

Gũcenjia kwa ũkuĩ wa mĩrigo kuma kũrĩ bũnda nginya kũhũthĩra ngari cia kũgucio, eeh nĩkwanyihirie wĩici wa mĩrigo, ũrĩa wa cũngagĩrĩrio nĩ andũ amwe a bũnda bũnda, rĩrĩa maheyagwo wĩra wa gũku wa mĩrigo. Ũndũ wa kerĩ, nĩkwongereire namba ya mawĩra mũno kurĩ andũ arĩa matete mawĩra mao, arĩa makoragwo na ngari ici cia kũgucia, koguo nĩmahotire gũcokia mawĩra ma o, na andũ aingĩ nginya makĩongerereka na makĩgĩa na mawĩra.

Atangathi arĩa a mohoro niĩ thikagĩrĩria, nĩ atangathi maumĩte thĩinĩ wa randiũ ya Inoro, na nĩo Fidelis wa Ng'ang'a, harĩ Jeff Mũnga wa Waithĩra, na harĩ Harũni Njoroge wa Maina. Nĩ atangathi matangathaga na ũcamba mũingĩ, na njĩra ya ũtaũku, na nginya ngenda ũtangathi wao wa mohoro.

Nĩguo kũmenyerera ũndũire wa ũgĩkũyũ, kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ bata mũno kana ũndũ ũrĩa ũtũgĩrĩtio mũno, nĩ rũthiomi rwa ũgĩkũyũ, na nginya aciari a thikũ ici, nĩmorĩtio na njĩra nene mũno, na makahinyĩrĩrio gũthomithia ciana ciao rũthiomi rwa ũgĩkũyũ, nĩgetha rũthiomi rũrũ rũtigakinye handũ, rũtuĩke rwa gũkahuka.

Niĩ nĩnjereire cukuru imwe cia thekondarĩ, thĩiniĩ wa gĩcigo gĩa gwitũ, na ngona atĩ rambu ciao nĩ nini mũno na itirĩ na indo irĩa irabataranĩka mũno thĩiniĩ wa rambu, na ngona nĩwega thirikari, ĩgĩe na ũhoro wa kũongerera, wa gwaka rambu nene thĩiniĩ wa macukuru maya ma thekondarĩ marĩa marĩ icagi-inĩ, na macoke magũre, kana marehe indo iria cibataranĩtie mũno thĩiniĩ wa rambu icio, nĩgetha arutwo matuĩke a gũthoma wega.

Niĩ nyendete mbegũ cia waru cia mũthemba wĩtagwo cangi, na mbegũ ici nĩcio handaga na ndĩciendete mũno nĩ tondũ nĩ irĩ maciaro maingĩ ngĩringithania na mĩthemba ĩrĩa ĩngĩ ya mbegũ ĩrĩa njũĩ o na ningĩ warũ ciacio nĩ nene na cigakorwo nĩ ciendekete mũno thĩiniĩ wa thoko, makĩria thĩiniĩ wa matũra maya niĩ njikaraga andũ nĩmendete waru ĩno ya cangi.

Nĩkũgĩte na ũgarũrũku wa mũigana wa mbura ũkĩringithanio na tene, mbura ĩgatuĩka ya kũnyiha na ũndũ ũyũ ũgacũngĩrĩria ũnyihu ma magetha thĩinĩ wa mĩgũnda, mĩgũnda itũ. Nĩgetha kũgirĩrĩria undũ ũyũ kũhanĩka rĩngĩ kana gwĩthema na ũndũ ũyũ no mũhaka tũgĩe na ũhoro wa gũcokereria marĩa matũrigĩcĩirie na njĩra ya kũhanda mĩtĩ na nĩgetha ũndũ ũyũ ũtũĩke wa kũgũcĩrĩria mbura makĩria nĩgetha twĩtheme ũnyihu wa mbura.